Tijni nigi nengo e aluora nikech jii mang'eny lose, kendo jii mang'eny tiyo kode

tijni itimo e alworawa ka waketo ne roye pii kata chak e gik matindo moromore kodgi kendo konyo gi modho maber

Gini nigi nengo ne joma odak e alworawa nikech joma ng'eny onge nyalo mar nyiewe. Kendo okonyowa e kano pi mar tiyogo ndalo horo.

Ber mwayudo en ni kwauso jamnigo, wayudo pesa kendo gimiyowa ring'o. Gimiyowa yier mwalosogo lewni, kendo gimiyowa pien mwalosogo wuoche.

Gimakelo mor maneno kae en cham, mokwongo en banda. Banda kelo mor nikech gikelonwa chiemo. Mar ariyo en coffee mabe kelonwa mor. Kwauso kendo watero e pinje maoko. Gimiyowa pesa. pesa ber kendo kelo mor.

Gimabiro epacha kaneno pichano, en ni ni, wayudo chak, kuom dhog go, kendo, wauso chak makelonwa pesa

Ipidho gi machiegni gi aora mondo giyud pii maber, iolo negi manure kendo itweyo gi kirito gi maber mondo kik kudni kata jamni kethgi

Anyalo puonjo ng'ato timo tijni kamae, mokuongo, abronyise mondo omany puodho maber mantiere maber. Mar ariyo, obra abro nyise mondo ong'iew juala, gi ma round go. mar adek, abronyise kak iolo loo, mar ang'wen abropuonje kaka, ipidho alot, aluore e aluora. mar ang'wen abiro nyise kaka onego bed ni oolo pii kendo otiyo gi mbolea maber

En gi nengo e alworawa, nikech okelonwa pesa kendo wause ne jomodak e gwenge mopogore opogore machiegni kendo kata mabor galworawa. Ober sana kendo en alot maber ahinya ma ji mang'eny ohero.

Gimatimre e pichani en ni ipuonjo ojende tij puodho kendo ipuonjogi e wi cham mopogore opogore kaka ipidhogi, kaka iritogi kendo kaka giber e alworawa.

Chudo mitiyogo e gwenge ma tung' piny e kaonti mar Garissa en M-pesa. M-pesa itiyogo nikech en gima konyoji piyo kendo ji mang'eny tiyo kode ahinya.

Kembe mag omenda nigi riwruok maduong' gi bank maduong' e piny mangima world bank makonyogi wilo omenda kikalo border mag pinje ka pinje.

Kama e kaka abiro wacho ne jatenda e tich. Agoyo mos ahinya kuom deko mara, Jatelo. Kawuono nyamburko ne ng'eny modhugore e ndara. Kendo okawo seche mang'eny kapok wayudo thuolo mar kalo mondo achop e tich chon.

Gimabiro timo mokwongo en mose, mar ariyo abiro penje kaka osebedo kodhi kendo kaka ngima tere, abronyise kaka an be adhi maber kendo kaka ngima tera.

Mokuongo abiro moso ng'ama adwa penjo yo, mar ariyo abiro penje kabe ong'eao. Napenj niya, be ing'eyo yo manyalo tera Ulalo Sekondari Skul?

Abiro dhi ofis, abiro moso jatelo, abiro lerone jatelo ni adwa ni ilerna kidieny ma kamae e ofis kae, gini chanda akwaya akwaya ni ka in thuolo tinyalo konya lere.

Ka en ng'ama duong' ma ok ang'eyo nyithinde to abiro mose ni ber, to ka en ng'ama duong' ma ang'eyo nyithinde to abiro mose ni ber wuon Ochieng', ber min Anyango.

Mokwongo abiro mose, abiro fulra ne, abiro nyise nyinga, abiro penje nyinge, kendo abiro nyise ni orwake kendo abiro nyise ni arwake ahinya. Abiro nyise niyaa, kaponi odwaro kony moramora kata odwa ng'eyo gimoramora tonyalo biro hira mond akonye

Gima asewinjo ka kowuok kuom SHA en ni nyocha pok giyie ndiko jopuonjre jopuonje matiyo gi sirikal e SHA, kendo mano ok en gima nikare. Owinjore ong'i gimaber kaka giketo jopuonje e SHA mondo okony gi ndalo ma gin gi chandruok kata gin gi tuo.

Gima biro e pacha en thieth kendo mar konyo oganda. Mae kawuok kuom dakteche matimo research kendo gi konyowa yudo yath e laboratory

Tijni nigi nengo e gweng'wa nikech okelo pesa ka ousgi, kendo ipidhogo chiaye mamoko. Inyalo pidh kode gwen, inyalo rege kendo iloso godo chiemb dhok.

Avokado en chiemo maber kendo nigi pesa. Mano egimabiro e pacha samoro amora manene. En gimatimo maber kendo inyalo use mokel pesa maber manyalo konyo e yore mang'eny.

Tijni oselokore bang kinde e alworawa nikech ji mang'eny tinde tiyo gi pump mar kagi olo pi ne alode. Kendo tindo pi, sa be ok kethi.

Gimabiro e pacha kanono tijni en yiero. Yiero en gimaber kendo miyowa jotelo mabeyo makonyowa kendo winjo jopiny maber.

Ber miyudo kuom timo tijni en ni, iyudo pesa. Jomatime yudo pesa kendo ichulogi. Mar ariyo, okonyo ahinya e reso ngima ji mopogore opogore. En gimaber ahinya nikech laktar konyo kendo reso ngima jopiny kendo gin be giyudo pesa kichulogi kinde ka kinde.

Kanono tijni gimabiro e pacha en pimo tuwo kendo itime e osuptal gi laktar man gi tiegruok. Inyalo pim kode maleria kata ipimo kode HIV kata tuoche mopogre opogre.

Gini nigi nengo e alworawa nikech jomang'eny tiyo kode, kendo konyoe ahinya jok matuo, ober kendo oserito ngima jii modak kod tuo mag ayaki kinde ka kinde